Ũndũ ũrĩa ũroneka thĩinĩ wa mbica ĩno aya nĩ andũ arĩa mathiĩte thĩinĩ wa mũkawa ũmwe mũnene kũrĩa marugithĩtie irio cia mĩthemba yothe, iria ibangagwo raini nĩgetha mũndũ oke akĩyoeraga kana agĩsabagĩra kĩrĩa araigwa akwenda kũrĩa. Irio icio cikoragwo cirugĩtwo irio cia mĩthemba yothe arĩ cio nyama, ngima, cabaci, mũcere indo ingĩ ciĩtagwo chipo iria ikoragwo nĩ waru cia gũtherũkio, ona ngima cia mĩthemba yothe na cabaci cia mĩthemba yothe. Harĩa mũndũ okaga akoya iria arabatara kana iria arenda agekĩra thani yake nĩgetha athiĩ akarĩe. Oho nĩhakoragwo na indo cia kũnywa ta soda mĩthemba yothe, juici cia mĩthemba yothe. Ona andũ arĩa manyuaga njohi onayo nĩkoragwo ĩkĩrĩtwo ho, ona juici iria ithondekgwo na matunda ciothe cikoragwo cirehetwo haha kana igekĩrwo handũ hamwe nĩgetha mũndũ oke akĩoyaga kĩrĩa akwenda kana kĩrĩa akwenda kũrĩa. Kaingĩ na kaingĩ andũ arĩa mekaga ũũ nĩmakoragwo marĩhĩte mbeca nyingĩ mũno kũrĩ mwene mĩkawa na ũrĩa ũharĩirie indo ici nĩgetha ahote kũmarugĩra indo njega mũno iria arugithagia na andũ arĩa mohĩgĩrĩire mũno mwena-inĩ ũcio wa kũruga na mũndũ ũcio nĩatuĩkaga wa kuona mbeca nyingĩ ona agatuĩka wa kũrĩha aruti ake a wĩra mbeca nyingĩ. Ũndũ ũcio ũgateithia harĩ ũkũria wa bũrũri ona mũkawa ũcio ũgatuĩka wa kuona mbeca nyingĩ ona kũrĩha igoti inene makĩria.